Mochome amu nito koboru kole, indoi ole ng'oi sobonwekab piik, choto ko kiprutoinik chebune tuktukisiek ak garisiek, amu imuch kobeet ichek sobonwekwak kobun beek che kachang'a eng oret, ak kounoto kebendi kebaoryoni sobonwekab piik che chang che kakepotesan eng nyasutikab oret cheu chuto.